Nge'nyne kata jok manitiere e kambini nigi tich kendo mano en mor moguntho bedo gi tich kendo aneno ka gin gi machine maketo tich bedo mayom kendo mano miyogi tiyo mapiyo, kendo ginyalo timo tije mange'ny e sama tin kendo aneno ka gikelo kothi ma gisepuro e kambi, kendo gi miyogi jo kambi kendo mano miyogi pesa kata mana ohala.

Mokuongo abiro gochone nga'ma ohorne pesa e yo marach mondo oyie duoko pesa ne customer mano oro pesa e yo marach to diponi otamore duoko pesa abro chualo wachni ne jok ma dongo'na e tich e KCB mondo mi gikau chendro mar lorone nga'mo ohorne pesa e yo marachno account, kendo ma nyaka oduok pesano ne customer mano oro pesa e yo marach mae en chendro ma katimo to biro miyo customer mane ohoro pesa e yo marach oyud pesane.

Mokuongo anyalo gochone jo Kplc mondo anyisgi wachni, kagingi account e Facebook abro tag gi mondo gi ne wach mar jaduong' wacho mondo gi kaune yo maginyalo konyo godo jaduong'. Marariyo anyalo orone jaduong number jo Kplc kata anyalo gochone jaduong kendo akau nambane ma mi jo Kplc mondo giyudre mondo gilerre oler wachni mondo oyud konyruok e yo mayot.

Mokuongo a aneno ka mae puotho mar maua, kendo jogi opitho maua to maua ni opithe eyi tent marachar a eyi tent marachar okopithe oko, kendo mauani ochalo ka gima en gi nengo' ahinya momiyo jogie okawo saa mar pithe kendo pithe eyie kuma gipithie .

Mokwong'o kute mag cham ketho cham kendo giduoko chien cham monego bed ni ngato golo e puothe ka cham osechiek kendo kakinyalo geng' kute gi wanyalo tiyo gi yedhe migole agrovet to wa kwo e cham mondo mi oneg kuteka kata ogeng' kute kik bed e cham.

Gini en chiemo mabeche yot, kendo okonyowa kokonyo saa mar loso chiemo nikech chiekne ochiek piyo kendo ok obudh ekendo. Kendo inyalo yude eduka moro amora kata kar uso moro amora.

Mokuong'o jamni na nyaka ater e chanjo mamiyo kik giyud tuoche ma athoyaye manyalo negogi kata manyalo miyo kik gi miya chak mabe marach kendo anyalo ngeyo ni jamni na gin maber kagiwuotho ka gitiyo maber kaka pile.

Mokwong'o anyalodhi anyieo yath e agrovet kendo anyalo kwo kwom oduma mondo oneg kudni ma ntie e duma kata saa pitho anyalo nyieo kodhi mosethieth chuth kendo kothi ma kapitho to kudni mag oduma ok nyal donje e odumba mogik anyalo tiyo gi yethe ma nyaluo kendo nyalo kwoyo kwom oduma mondo kik kudni gi donje oduma ata mondo jathni okethgi chutho.

Dhera katuo to ok anyal tere ekwath ka otuo. Mar ariyo, dhera katuo to akawe atere ne agrovet ama atere ne daktari mathiedho dhia g' kata anyalo luongo daktari ,mondo obi othiedhna dhera. To kopo ni en tuo mang'eyo to anyalo dhi to anyiewo ne yath mamiye mondo ochangi. To mogik, ka en tuo maok nyal thiedhi to ok anyal rito mondo dhera otho, anyalo amanyo kaka ayang'o dherani mondo ati gi gigegi kaka piene, gi ring'o, ausi kata alos godo gik moko mondo kik aya kasara.

Chiemoni anyalo chamo gi kijiko, mar ariyo chiemo ni anyalo chamo gi fork ,mar adek chiemo ni anyalo chamo gi lweta takwanye taso e dhoga.

Chiemo ni anyalo kao moo taolo e sugria moromo kae to akao kitungu tangado aole moo kaseholo ta ngado nyanya tahole kaseholo taketo chumbi bang' mano tangado chiemo ni tatindotindo taholo kaseholo taloko aloko kae to aketo chips ewiye bang' mano taole pii amede pii matin tochwakore godo kendo ochiny godo e dakika matin kosechiek kedo tagole kondo ichame.

Anyalo chwako pii maliet ta kao mogo mar chapat akao sukari gi chumbi gi moo taole pii maliet tarudo takao mok chapat taole pigni kendo adwalo mabed maber kendo momakre maber bang' mano takao moo tachak aole wiye kendo achak adwale moriwore gi moo bang' mano apoge matindo tindo kendo apoge kendo a roll gi ma round kendo akete pan taketo moo taloko ma chiegi kosechiek takao ring'o tangado matindo tindo taketo moo e jiko angado kitungu e wiye achakangado kitungu e wiye ta nga'do nyanya kwome takao spices taketone bang'e akao ring'a manase ng'ado a o keto kwome alafu aloke kwom seche moko matin kasto akete san gi chapat cha to achamo.

An kod ratiro mar wacho pacha kendo golo paro ma an godo e fwambo mawuok e yor mbui. Kendo an kod ratiro mar nono ma ng'e ni fwambo mawuok en adiera koso en miriambo kendo anyalo ng'eyo kafwambo ni en fwambo maber kata marach . Ka fwambo ni onyalo konyo japiny ma kawaida kata ka ok onyal.

Anyalo mIyo jatuo yedhe maduokone rem piny mondi kaeto warito to waneno daktari. Ka oseneno daktari to daktari biro pime kendo obiro wacho site, kosetim kamano to daktari biro ndikone yath, kendo ka osendikne yath to ibiro chuoye sndene ka daktari oneno ni inyalo chuoye sindene. Bang'e to obiro bedo dmitted kata inyalo weye aweya odog dala kendo oyud thieth mapiyo to bang' ndalo moko onyalo duogo osiptal mondo ng'iye kuma ochango mogikie.

Anyalo dhi e kaunty registration offices kendo ma andik ohanda manyien ma chul registration fee mondo ohanda obed ohala mongere e kaunti bang' mano to jo kaunti bromiya certificate manyiso ni ohanda en ohala mopuodhi.

Aneno ka ji tiyo kendo en mor ka in gi tich mitiyo ma miyi iyudo gimoro omenda moro minyalo timo godo dwachi moko inyalo chulo ne godo nyithondo fee inyalo nyieo go chiemo, kendoinyalo nyieo godo lewni mi chul godo ot gi gik ma moko mar ariyo aneno ka nitiere masin ma miyo tich bedo mayot tich ma oknyal tim gi dhano masimno nyalo timo tijni kendo masini odwoko saa mitiyo kendo bedo matin tich ma itimo seche mang'eny iyudo ni koro itimo gi seche matin nikech gitiyo gi masin, aneno kendo ka giloso chiemo kendo chiemo gi ni gi nengo nikech gimiyo joma ong'e chiemo chiemo kendo gichiemo.

Ee tijni ayudo pesa kendo kauso tayudo gimoro manyalo timo go tijega mamoko anyalo chulo godo fee ,anyalo nyieo godo chiemo ,anyalo nyieo godo lewni, anyalo chulo godo rent, anyalo chulo godo pii, anyalo chulo godo loans ma an godo, kendo katimo tijni to amor nikech en tich mahero gi chunya duto.

Masin ni omiyo tich bedo mayot kendo omiyo saa maji kao ka gitimo go tijni kadiponi gitime gi lwetgi odwoko saa no chien kendo tijni inyal tiye e yoo ma piyo ahinya.

Gini omiyo kwon ma watedo wuok kwon mayom kendo kichamo tiwinjo maber kendo en kwon mamit ne jodak kendo giwinjo maber kagichame, neng'o ne be ok rach engi neng'o maber kendo kinyiewe inyalo chame e ndalo mangeny ka pok inyieo machielo.

Avokado ema jogi timo ohande kendo gitiyo kode ka giloso gikmoko kata moo mar avokado.

Kadi kar okumba mh konyo wa kaka jotuo nikech sama orwakwa osuptal okwachul kadi ni ema konyo wa kendo chudo marwa mar osuptal aa kuom kadi ni kaluore gi premiums ma wasebedo ka wachulo e kadini kendo okonyowa ni kech sama orwakwa e osuptal yudo ka samo waong'e pesa to kadi ni konyowa.

En tich mar moo mar tedo mar bahari kendo kupni mag moo kedo masin ma gidonje en masin ma umo wii kubni kendo nitie jokmochung' e bathe gi ngatachiel mochung' e bathe kendo chalo ka gima gi goo mbaka kagiwuoyo kuom moo mar bahari.